Boishet ne tesetai en ireyu ko boishet nebo minset nebo ngwek che kiguren sukuma, indoger boisioni kobwotwon ole yoche koyayta temindet ii boisioni asikopit koger kole kayay komie ngwek akonyor rurutik che kororon che imuche kwalda anan kwam. Boisioni bo temisiet nebo ngwek chebo sukuma ko boishet ne korom Ako mach makat en temindet koger kole koyochi kazit komie anan kogochi tuguk che oome ngwechu asikopit koyay komie akonyor rurutik che koron. En ireyuton ko kokinde sukuma chuton ii suswek en ngweny asikopit komo ibet beek anan asikopit korib beek che boishen en Kila ak Kila missing en kasarta ne oo asista, minset nebo ngwek chebo sukuma ko makat keyochi boishet ne uu semberet ii ogere kelee kogibis asikopit koyay komie suswechu koribe asikopit komo betyo bechoton che

Tionyi kekuren sekemiat, tionyi ko korom kot mising amun imuch ii kout piik, ako kora tionyi ko kararan amun ii, chobe kumik cheimuch ii kiam, sekemik ak chang ii ko chenge olemenye ole uu moinget, ole yan kakochop kumikwak koimuch ii ibokyamunen ii moinget, sekemik kora ko yoe kasit en kibakenge koker kole kachop kumik che chang.

Boisiet ne tesetai en ireyu ko nebo temisiet nebo ingwek ii che kikuren ii spinach, temisiet nebo ingwek chebo spinach en netesetai en ireyu ko nekakiminji anan ne kiyoe en komoswek che matian imbarenik ii, asikobit ii keminen tukuk cheu terenik anan paipusiek, elenyoru kiit ake tugul ak keyochjin kiit ake tugul en yoton, temisioni bo spinach en tukuk cheu cherkanisiek anan mpirok, kitesentai akindoi ngungunyek en yoton ak en yoton kora kipisi ak nyoru kiit ake tugul ingwek che keminen tukuk cheu chu, kitesentai boisioni bo minset nebo ingwek che spinach ii, en mising en taonisiek anan komoswek che mamiten mbarenik en piik che tindoi boisionik en taonisiek.

Amunee sikeyoe boishoni bo minset nebo ingwek chekikure spinach ko kotesetai boishoni missing en komoswek chemoechen imbarenik. Boishoni ketesentai keyoe sikopit tii kotoret bik kenyori ngwek chekiome anan ko chekioldo missing ko en bik chemgishen en townishek ele monyoru imbarenik chekeminchi ingwek chechang ko ngemin ingwek. En cherkenishek anan ingemin en baibushek cheu chuu keyochin kasit agetukul en yoton kitoldole en yuton nii ako imuch kipis Koraa e yuton. Boishoni bo minet nebo ngwek chebo spinach ko imuch koyai komie amun nyoru tukuk tukul chemokotin.

Boisioni ko baet nebo tuga en koret ne omii ko kigowalak en kosorwek chebo konekit en kosorwek chekibo taa ko kito keboe tuga che kichang kot missing kikiboe tuga chebo banyek ak kikiboe koraa tuga chebo chego kobaten en ngunii ko kikowalak inyoru biik kityo tuga akot ko chebo chego asikopit konyorunen chego che kyoldo. Ko biik alak ko kikotokyigee baet nebo tuga chebo banyek asikopit ii koraa kwalda asikobaa keeny akenyoruren biik ii banyek. En komoswek alak ii ko kikobosok koraa baet nebo tuga amun kigochongoji biik boisionik ii ak en komoswek alak ko momiten tuguk che oome tuga ako kikoyay Kobos biik boishet nebo ripset nebo tuga. Ak en komoswek koraa alak ii ko kikobosok boishet nebo ripset nebo tuga ak kotokyigee biik ii boisionik alak che uu mungaret ko bokokyi biik boisionik alak che uu nebo baet nebo tuga.

Boisioni bo ripet nebo tuga ko kikowalak en kasarta en koret ne omii baet nebo tuga ko kikowalak amun kigochongoji biik boisionik ii en komoswek che terter en kabiloshek che kiti kobore tuga che uu chebo masaek ko kikonam kobosok kazit noton ak kotokyigee boisionik alak. En komoswek koraa alak ii ko kikobosok ripet nebo tuga amun kikotokyigee biik temisiet nebo tuguk alak che imuch ko minutik che kyome ako bogokyi biik boishet nebo ripet nebo tuga. Kikowalak koraa boisioni nebo ribet nebo tuga amun kikomengekitun mbarenik ii che keriben tuchuton ak kiit age koraa me kikoyay Kowalak ripet nebo tuga en kasarta ko amun tuga komoche ribet ne oo ak ko oo kazit ii nejeyochin age kerchin ii ak boisionik alak che uu chebo mungaret. Kikowalak boisioni ak kikobosok biik che ribee tuga en kosorwek chu kimiten

En ireyuu komiten tuko chemile bik en imbarani miten iroyuu koiboru kele koye beek en koswek alak en imbarani ko komoswek alak ko iboru ko yamat ak en ireyuu ko miten chito nechopchin mutaroishek chebune beek en komosto nekochwal beek. Chito netesetai boishoni ko kakerer kityok mutaroit nesertoengee beek chuton sikopit komayai minutik koyechekitun, imbarani kachwal beek ko iboru kole imbaret nemiten ole kateretaak ak en tabanunyin komiten osnet neiboru kole moyoche kopitu laetab beek nebo ngungunyek en komosto neu nii.

Boishet netesetai en ireyuu ko nebo baet nebo kiyakik chechoton ko tugaa. En ireyuu ko toku kele miten bik cheyochi boishet nebo konyoiset nebo tugaa, kiyochi konyoiset tugaa olon kapit mionwek cheterter. Mionwek cheimuch koityi tugaa ko mionwek cheu chebo maikutik anan ko miondo nebo burasta kerute anyun tugaa asikopit kotoret Kobos mionwek chuton. Kit age neimuch keyochi Koraa tugaa ko boishet nebo kepit ak kit age neimuch keyochi Koraa kiyakik che tugaa ko imuch kikor asikopit Kobos magargarek akoyai tugaa koik chetililen ak kokon cheko kou olekimoche.

Chikeet ko komosta ne enkopokoraen korik chechang koyoei poishet neo kot mising ak piik chekinyorchini chikeet enkopo kora ko kamati yoe poishonik cheterter kot mising eng chiket. Chiket keyoen poishoni cheu kichapen amitwokik miten amitwokik chekechope che terter en chiket en saishek cheterter chebo petut chiket kora koimuch keboishen keiuen ana en kasorwek che koitit anan ko en kasarta nepo ropta en kori alak kora koimuch kepioshe chiket ketoken toek ak en komoswek alak kora koimuch kopoishe chiket kerue.

Chikeet ko komosta neyae boisiet neo en sobet nebo kila betut eng kap chii age tugul. Chikeet ko komosta neimuch kechopen amitwokik ak miten biik che chobe amitwokik eng chiket eng alak kora kokamati ako chikeet kechobee omitwokik en saishek cheterter chebo betut, chikeet keyoe boishonik chechang kot mising imuch kora keboishen chiket ketakeen toek ak en kasorwek cheo koititiet en emet anan eng kasarwek chemiten ropta keboishen chikeet keuen maat ako en komoswek alak anan en korik alak keboishen chikeet kerue akora en boishonik alak cheimuch komakiyoe en korik alak.

Tukoshek Kobo komonut kot missing en bik chebo emet, miten tukoshek chekeyoe kosibgee ak oleu emet. Miten tukoshek chebo kondoik chebo emet chekengololen ngalek chebo bolotet. Miten tuyoset che imuch koye bik ab kakisa ak komiten Koraa tuyoshek kii che imuch koyoe bikab kokwet, ak komiten Koraa tuyoshek cheimuch koyoe sukulishek en kwenutab lokok ak konetik anan ko konetik en konetik. Miten tukuk cheyoe tuyoshek kokoronekitun kosir alak agenge en choton ko tukuk chekingololen en tuyet chekikuren agenda. Olon miten agenda koyoe tuyet ko kararanit kot missing ak kit age neyoe tuyet ko kararanit tii ko ole kakipanganda kararan tuyet tii nekakimwa kele kiyoe sait oinon koyoe ko kararanit kot missing. Kit age neyoe tuyoshek ko kororonekitun nii ko olon miten bik cheindochin tuyoshek choton.

Ngalekab ropta en Kenya ko aribunani ngalek chebo emergency. Ropta nemabo kila neimuch koo mising nekikuren maranet ko imuch koib asenet neo mising ko en komoswek cheetyin ropta. Imuch koaribunan minutik che kakimin en imbarenik ak rotpta kora koimuch kouto biik en mengatosikwak koba komiswek che miten komye anan komoswek che miten maranet. Ropta kora ingoet koyae kecheng keboisien rapisiek chechang kot mising asigopit ketoret icheget che imokse ak boisionoto bo maranet. Imuch koboisien serkalit rapisiek che chang mising kouto biik en koratinwek ak kecheng kora ortinwek che imuch ketoreten biik che kaimak ak maranet en komoswek che terter.

Boishet nebo kayumet nebo takatakek anan nii saratik en townishek ko bo komonut amun toreti Keker kele mengishe bik kii en ole tukuk ak kararan Koraa asikopit Kobos murindo nemiten missing e townishek . Kiyoe boishoni bo kayumet nebo saratik keboishen karishek asikopit tii kiyumchi komosto neimuch keboishen ana nii kelaktaen saratik kii choton. Bo komonit tii boishoni amun yoe kopit itondo nekararan nebo emet neimuch kicham bik kararan boishoni amun toreti konyoru bik kasishek ak kokochi makatyat nebo kila betut ichek tii chetesetai boishoni.

Omitwokik chemiten en iroyuu ko omitwokik chetese kimnotet en borto. Ole kiomdo omitwokik chuu ko imuch iam isoroku en kechiket ak indoi kutit, kit age neimuch keyai en ametab omitwokik chuu ko imuch ketilatil omitwokik chekakonam en ireyuu ketilotilchi marakwek asikopit tii kingolgol ak marakwek ak sutet yeityo anyun kakongolngolak ko imuch kinde chumbik ak kinam kiam asikopit tii kotoreti chito ne ome konyor kipnotet.

Boisiet ni tesetai en ireyu, ko boisiet nebo minset nebo tukuk chebo kamanut anan amitwogik che akenge en amitwogichu ko amitwogik chebo kitunguik, en ireyu kora komiten amitwogik chebo anan ingwek ii, ako miten kora bandek che kyoldoi, achome boisioni amu toreti piik konyor ii amitwogik en emet, ako sire piik boisionik, kararan boisioni bo temet nebo amitwogik amun, toreti kobos ngalek chebo rubet en emet, amun olon kakebut anan kokakekes amitwogichu, ko imuch ii keip kyoldechi piik en komoswek che terter che imuch ii komomine minutichuto. Kararan boisioni amun toreti kora kotestai komie bandab emet en ngalek chebo rabiisiek, amun ye kakyalda amitwogichu konyorunen piik rabiisiek ako toret icheket ii, kotesentai anan kosuldaen boisionichwak chebo kila betut.

Boisioni miten en ireyu ko boishet nebo baet nebo ngogenik kararan boishet nebo baet nebo ngogenik ako mauu missing en chito olon moche konam baet nebo ngogenik makat en chito koger kolee tindo kityo rabishek che imuch kwalen ngogaik che inomen boishet yeityo ye kakwal anyun ngogaik choton ko makat ko tekyi korik che menye ngogenichu ak kochengyi kityo omitwokik che kiboen ngogenichu. Angenge en omitwokik che ome ngogenik ko omitwokik che uu cheng'ek anan imuch koraa kwome bandek, boishet nebo baetab ngogenik ii ko Kararan amun nyorunen boindet ii tuguk che uu maainik anan en ngogenik che psoonik ko imuch kyalda ak kenyorunen rabishek anan koimuch keeny asikopit keboishen en banyek, kararan boishoni amun ii toreti kosir biik boisionik che komoto tindo boisionik ak ko testai ko uu biik alak

Boisiet ne miten en ireyu ko boisiet nebo baet nebo ingogenik en chongindo. En ireyu komiten ingogenik cheterter, miten ngogenik chekeboe che keguren kipsoonik. Koboe asigopit kenyorunen banyek ak kora miten ingogenik che keguren subenoik. Koboe asigopit kenyorunen maanik. Ye kakenyor maanik ko imuch kialda ak kenyorunen rapisiek ak kosir biik kokochi biik boisionik. Kit age kora neimuch keita maanik ko imuch kyam ak kokochi biik kimnatet en borto. Bo kamanut boisioni bo baet nebo ingogenik amun toreti kosir biik boisionik chekamatatindoi boisionik. Boisiet nebo baetab ingogenik ko magat en temindet anan boindetab ingogenik koger kole tindo olemenye ingogenik ak kotindo olemaimuch kwam tiongikab timin. Ak magat kora kogere kole ingogenichu ko kakikochi amitwogik che ame cheu chengek anan ko bandek.

Miten ortinwek cheyoche korub olon moboiboechin kastomayat service chekokikochi keyai ko ketepen kastomayat kit neimuche ko komoche en mungaret ko imuch keboshi kastomayat oliet nebo tukuk chekaal sikopit tii kobaibait akonyon ko olun tukuk en kasarta age. Kit age anan oret age neimuch keyai ko kengololchi kastomayat en oret nekararan neiboiboi akomut choronok chik alak konyone kotestai al mungarengung kit age neimuch keyai asokobaibait kastomayat en service sii chekokikochi ko keyochi kou olemokto ak kekoshi inendet tii tukuk chemoche.

Bitunat koroi mising eng korenyon, mising ko en komoswek che tesentai piik boisionik chebo letaet nebo kimnotet nebo sitimet, kiboisien koroi kekeren kele ibu maat anan tian kimnotet nebo sitimet. Kinyorchin kii mising fundiisiek chebo sitimok anan ko che yoe simesiek ak icheket ii che yoe rediosiek, boisien fundiisiek koroi kopimonen kimnotet nebo sitimet ak konai kole tian anan tot keyaita anon kiit ne katesentai kiit ne katesentai icheket.

Boishet netesetai en ireyu ko nebo konetisiet tesetai konetisiet anan somanet en sukulishek ii anan ii ko komoswek, keteshoshek che kigoitoen somanet. Kararan somanet ii amun toreti biik konyor ngomnotet asikopit Kobos abusnatet ak kararan koraa boisioni bo somanet amun sure biik boisionik che uu konetik ak kotoret koraa logok koik biik che koron ko toreti kokwet en kosorwek che miten tai. Bo komonut somanet amun nyoruu biik ngomnotet neimuch ko toretegee icheget ii en sobenywan nebo atkan tugul anan sober nebo Kila betut. Ngomnotet nenyoru biik en somanet koimuch kotoret konyorunen wolutik chebo koimutik chebune icheget en sober nebo Kila betut